Ũrĩa ndĩreciria ndona ũyũ ndona ũndũ ũyũ, nĩ atĩ ũyũ nĩ mũthako ũrĩa ciana ithakaga cirĩ anini, mũthako ũrĩa ũĩkaine mũthako wa banta. Mũthako ũyũ nĩ ũrehaga ciana hamwe cigakena igĩthaka, kũrĩa ciana ihotaga gũthaka na ciana cikorĩra maũndũ, gwĩka maũndũ moru ta waganu na gũtũmĩra ndawa cia kũrebia, koguo ciana nĩ ciũkaga gũthaka mũthako ũyũ nĩ tondũ mũthako ũyũ ũkoragwo wĩ mwega nĩ ũrehaga ciana hamwe ĩri na gĩkeno. Nĩ ndĩraririkana ona ithuĩ tũrĩ anini nĩt wathakaga mũthako ũyũ na nĩ warehaga gĩkeno na ũkarehe ciana hamwe cia itũra ũgakora ciana icio nĩ irateithania gũcenjania meciria cikahota gwĩka maũndũ mamwe maingĩ hamwe, ona ningĩ mũthako ũyũ nĩ ũkũragia taranda cia ciana ũgakora hena mwana ũroneka nĩ arahota gũthaka mũthako ũyũ koguo akamenya taranda yake nĩyo ĩyo.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ nĩ ndĩrona he imwana iria irutĩte cati na iria irabundithio na iria irekithio mazoezi nĩgũo cituĩke amwe a njeci. Njeci nĩ andũ arĩa abata gũkũ bũrũri-inĩ witũ tondũ nĩ matũgitĩrĩte kumana na thũ citũ na andũ arĩa mangĩũka gũthararia gĩkeno gĩa bũrũri witũ. Thĩinĩ wa mbica ĩno nĩharoneka andũ aya me zoezi -inĩ harĩa maronio ũrĩa mangĩka nĩguo matuĩke njeci nĩgũo matuĩke andũ abata mĩtũrĩre-inĩ yao.